Ũyũ nĩ mũtimia ũroneka ahinyĩrĩrĩkĩte meciria-inĩ make, na kũguo aroneka agĩte thayũ, kana akorwo nĩ kũhinyĩrĩrĩka kĩmwĩrĩ kũringana na wagi wa mbeca, wagi wa irio kana maũndũ mangĩ mwanya mwanya marĩa mangĩkorwo mamũhinyĩrĩirie. Kũguo aroneka agĩbanga raini, nĩgetha gũcaria ũteithio ũrĩa ekuona kuma kũrĩ andũ hihi a wendi mwega, arĩa mokĩte itũra-inĩ rĩao, nĩgetha matuĩke a kũmateithia.

Gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩrateithĩrĩria andũ arĩa akũrũ arĩa marĩ na mawathe ona arĩa anini, hihi mena mabata mwanya mwanya ma wagi hihi wa mĩikarĩre mĩega ona wagi wa indo cia kũhũthĩra cia o mũthenya na mawagi mangĩ mangĩ maingĩ ma o mũthenya o mũthenya.

Magĩrĩirwo gũkũria irio iria cikũmaigana bamĩrĩ-inĩ ciao kũringana na mũigana wa namba ĩrĩa ĩ kwao ona kana irio cingĩtuĩka cia gũkĩra rĩ nomacienderie andũ arĩa angĩ makũrĩtie irio cia mũthemba ũngĩ nĩamu mĩrĩ yao nĩrabatara irio mĩthemba mwanya mwanya, kwoguo rĩ mbeca icio mangĩendia rĩ nĩmekũhota kũgũra irio ingĩ cia mũthemba ũngĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga andũ aingĩ mamenye ũhoro wĩgiĩ kĩrĩa mũragathĩrĩria, kana kĩrĩa mũratũma andũ magĩe ũgĩ igũrũ rĩake. Koguo rĩrĩra andũ marathiũrũrũka matũrainĩ, andũ angĩ arĩa matoĩ ũhoro wĩgiĩ kĩndũ kĩũ mũrarĩrĩria ũhoro wakĩo nĩ matuĩkaga akũmenya na makagĩa na bata mũnene wa kũmenya ũhoro wĩgiĩ kĩndũ kĩũ. Koguo rĩrĩa mũrathiũrũrũka barabara o mũndũ o mũndũ nĩ agĩaga na ciũrĩa nyingĩ mecirĩainĩ na akageria o ũrĩa angĩhota kũgĩa ũgĩ wĩgiĩ kĩndũ kĩũ. Koguo ũndũ ũcio noũtũmaga andũ aingĩ matuĩke akũgũcĩrĩrio nĩ ũndũ ũcio na magatuĩka akũmenya maũndũ mangĩ megiĩ na bata wa kĩndũ kĩu ũragathĩrĩria.

Irio icio nĩ ĩrĩkagia kũrĩo mathaa mangĩ marĩa hihi ũtarĩ namo. Ũngĩkorwo ũtarĩ na ihinda rĩa kũruga ũkarĩkia kuoya irio icio nogatuĩka wa kũrĩa. Kana hihi nĩ ũtigagĩra ciana mĩciĩ-inĩ igatuĩka cia kũrĩa irio icio, tondũ gwĩ ciana nini citangĩhota kwĩrugĩra irio kwogwo wamatigĩra irio icio nĩmarĩkagia kũrĩa. Ona ningĩ no ũkue irio icio ũkiumagara notuĩke wa kũrĩa, nĩ amu rĩngĩ hihi ta mawobici-inĩ kana hihi mawĩra-inĩ mangĩ ndũngĩhota gũtuĩka wa kũruga irio. Kogwo ũkoya irio icio no karĩkia gũcirĩa. Ningĩ hihi no ũkorwo irio icio no wĩige cia kũrĩa mũthenya ũngĩ, tondũ andũ ta arĩa mena nyamũ ici tũĩ ta fridge, nĩmekũiga irio icio ihinda inene na makarĩkia gũcirĩa mũthenya ũngĩ kũringana na irio nĩ mũthemba ũrĩkũ. Kogwo irio icio cititwĩkaga cia kũrĩra nĩ itwĩkaga cia kũrĩywo mahinda mangĩ na ikahonokeri mũndũ mbia iria ũngĩtuĩkire wa, kuoya gũtwĩka wa kũhũthĩra, mbia icio ũgatwĩka wa gũcihũthĩra na ũndũ ũngĩ handũ ha ũgwĩtanga irio icio.

Mbeca cia igoti nĩ ihũthĩkaga na maũndũ mwanya mwanya ma gũkũria bũrũri, ta gũthondeka mabarabara marĩa mahũthagĩrwo nĩ ngari, mabarabara marĩa me hakuhĩ na mĩciĩ, ona mabarabara marĩa manene. Ningĩ mbeca icio no cihũthĩkaga wĩkĩri-inĩ wa thitima kũrĩa gũtarĩ thitima ta kũrĩa icagi irĩa i kũrĩa thĩiniĩ biũ biũ wa bũrũri. Ningĩ mbeca icio no ihũthĩkaga mathibitarĩ-inĩ thĩiniĩ wa kũrĩha mĩcara ya arigitani o hamwe na kũgũra ndawa na macini iria irabatarĩkana thibitarĩ-inĩ. Mbeca icio ningĩ no ihũthĩkaga kũrĩha mĩcara aruti a wĩra a thirikari-inĩ arĩa makoragwo marutĩire andũ wĩra. Ningĩ mbeca icio no ihũthĩkaga gũthondeka macukuru, kũgũra mabuku ona hamwe na kũgũra indo ingĩ mwanya mwanya ithondekagĩrwo, ihũthĩkaga macukuru-inĩ.

Ũyũ nĩ mũtongoria wa rũhonge rwa ũgania wa magoti, ũrĩa ũrorio ciũria nĩ andĩki a mohoro. Hihi ũhoro wĩigiĩ mahũthĩro ma igoti ũrĩa rĩtuĩkĩte rĩa kũhũthĩrwo, kana hihi maũndũ megiĩ nĩkĩĩ kĩrathiĩ nambere ũngania-inĩ wa magoti marĩa mahũthĩkaga na maũndũ mwanya mwanya ma waki wa bũrũri. Kogwo rĩu hihi ciũria iria arorio nĩ ciĩgiĩ maũndũ ma igoti kana gũtarĩria bata wa igoti kũrĩ andũ arĩa angĩ matarĩkĩtie kũrĩha magoti macio.

Ũyũ nĩ ũcenjania wa mbia kuma kũrĩ thimũ ĩmwe gũthiĩ kũrĩ thimũ ĩrĩa ingĩ. Either kwĩ mũndũ ũratũmĩrwo mbia cia marĩhi agatũmĩrwo na njĩra ya kũhũthĩra thimũ. Kana no gĩkorwo kĩrĩ kĩheo kuma kũrĩ mũndũ ũmwe gũthiĩ kũrĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ. Handũ ha kũmũtwarĩra kĩheo na guoko ũkamũtũmĩra mbeca na thimũ. Ningĩ no cikorwo cirĩ marĩhi ma mĩcara, kũrĩ andũ matũmagĩrwo mĩcara yao kũhĩtũkĩra thimũ. Koguo ũyũ nĩ ũcenjania wa mbia kuma kũrĩ thimũ ĩmwe gũthiĩ kũrĩ thimũ ĩrĩa ingĩ ũkĩhũthĩra mũtambo wa thimũ.

Aya nĩ arutwo marabundithio ũhoro wa ũthundũri wa indo mwanya mwanya makĩhũthĩra mĩtambo ya kompyuta ĩrĩa ĩkũmateithia kũmenya kĩndũ harĩa kĩagĩrĩirwo kũhũthĩka, nĩ ha. Kogwo magakorwo magĩcenjia mĩcirĩrie-inĩ yao ona hamwe na mawĩkĩre-inĩ mao ma maũndũ. Kogwo magatwĩka a kũhingũka meciria mao makĩria nĩ amu nĩ marahota kwaranĩria na andũ angĩ me kũraya nao, arĩa maramateithĩrĩria kũmenya na kũgĩa ũgĩ makĩria ma ũrĩa menagwo wĩgiĩ mĩtambo ĩno ya ũkinyanĩria kuuma gwĩ ciana iria ingĩ ciĩna ũgĩ makĩria ma ũrĩa menagwo.

Ici nĩ ciana ngenu mũno thuutha wa kũreherwo mĩtambo ya kompiuta ĩrĩa marĩhũthagĩra irathi-inĩ, gũthoma maũndũ mangĩ makĩria ma marĩa mamenyerete gũthomithio irathi-inĩ. Nĩmarĩhotaga kwaranĩria nginya na arimũ ao marĩ mĩciĩ-inĩ nĩamu mainũka na kompyuta ici nĩmarĩhotaga kũheywo home ,wĩra wa mũciĩ ũrĩa marĩkaga me kũraya na mwarimũ. Ningĩ nĩmekũgĩa na ũgĩ makĩria nĩũndũ wa kũhotaga kwaranĩria na ciana iria ingĩ ciĩ mabũrũri ma nanja iria cina ũgĩ makĩria ma ũrĩa menagwo wĩigiĩ kompiuta ici. Kogwo magakorwo makĩgĩa ũgĩ makĩria, ma ũrĩa menagwo.

Aya nĩ ayuthi arĩa marahũthĩra mĩtambo yao ya laptop kwaranĩria gatagatĩ-inĩ kao me ta ayuthi o na kana rĩngĩ gũthaka mĩthako yao mwanya mwanya kũhũthĩra laptop ici ciao, kwoguo nĩ maroneka mena gĩkeno kĩingĩ rĩrĩa me hamwe na marahota kwaranĩria kuma kwĩ mũndũ ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ hihi wĩ kũraya nao.

Ũyũ nĩ mũtongoria, wa rũhonge rwa maguta. Negwo aratarĩria agũri hihi nĩkĩĩ kĩratũma mathogora marĩkie kwambatĩra, kũringana na harĩa makinyĩte, kana hihi agatarĩria nĩkĩĩ kĩratũma maguta marĩkie kũgwa. Kana ningĩ agatarĩria gĩtũmi kĩa, gũkorwo na ũnyihu wa maguta bũrũri-inĩ kana, wu, wongerereku wa, maguta bũrũri-inĩ.